Ngakeer boisioni kokaker kibagenge kikocham mising biik chetinye maget nekararan koib toretet konyo met nebo kenya mising ko yemii nyasutik ak yemii ikorwek cheterterchin ikorwechu kou betut nekibwote sikwet nebo kamuktoindet cheiso kristo nenotok ko betut nebo christmas betut ake neoo ko betut nekoyotee kenyit nekikekure tarehe moja kikocham bichu kobwatech eng betutni.

Yumnyum missingi anet chito ole imuch kosuldae boishet nebo kelipto ak kekoito baronok. kii chepkondok kii ak maskishek kobun oret nebo posto. Kit netai ne imuchi anet chichi ko kweriet nebo moshinishek chekitortoen moshinishek, kit netai nenyolu koyai chito ko koyokta mosikoshek chekakerat tii yekakotar kosir mosikoshek chekokoib ak ole ibe ak ityo kokwet karit ak kokwerie kobunot. Ole menye bik chebo mosikoshek chuu kobor kole kit neribe onetii ko kweriet karit .

En yu akere boisiet nebo bandabtai bandabtai kobo kamanut mising eng kokwet akotoreti koker kole kategokis ortinwek cheimuch keboisie kemandae masikosiek anan chemungarainik koit sirosiek cheterterchin asikosukdae mungaret kikoib serikali kakwautik kotech ortinwek akotesetai koibe kakwautik chebo barak kotes ortinwek alak akochop chekikoyaakitu asikokeer kole kanyumnyumit laet nebo musikesiek ak banda xhebo chemungarainik.

En yu ko kanai kandoik aeng. Kandoindet netai ko nekonyitot William Somoe Arap Rutto. Inendet kondoindet nebob emet kosupkei ak kapbarastaet nekileta kibakenge nebo IEBC kole kiibelis William eng lewenisiet nekisirto kobun chamait nebo UDA ak katuyetab ke nebo chamaisiek alak cheu AMANI NATIONAL CONGRESS. Agere kora kandoindet nebo ANC ne notok ko Musalia Mudavadi ye kin kobelis UDA

En yu akere kipsomaninik chetyeme koboishen sokat ana ko muswoknotet en ngalekab somanet. Muswoknotet ii ko kikobunchi komonut missing akot en kipsomaninik chemengech nyumnyum sipkonai jito akopa ole kiboishoito muswoknotet amun en betushek chuu ko boishonik chechang chepo serikali ko kiketokyi muswoknotet. Kikere kipsomaninik chuu koboishen kabilet icheket koik koborunet kole kikinet ako kikesir konetik chetoreti koboishen tukuchu.

Kadit nebo Vasa card kokikobunchi kamanut mising en kotaret kimugul met kosuldaen magutik chik chebo mungaret mising ko mungaroshek chebo Barak manyun nyum mising keibot rabishek, rabishek koregu tuguk chechang cheyachen cheu chorik akoimiche kobetyo konyumnyumit mising keib kasishek cheimuch kebaishen kesuldaeng yaktaet Nebo chepkondok cheterterchin mising ko en kambunishek cheyechen kadit nebo visa card kokikobunchi kamanut

En Yu agere kipsomaninik chemi sukul koiye ba kamanut mising somanet kingomwa nandindet Kole somanet kirkit ayanjini amimiteikit neimuche ateshi somanet kokonu Baishonik ye Soman Chito koimuchi konyor ngamnatet ako ngamnatani komache campunishek cheterterchin asikobit kosuldaen makutik chwak yesomani kokwet anan ko emet koisogei berbeyet ko kokwet anan ko emet nekisomansi bik kenyoru Komi bandab tai amami betatet

En Yu agere Chito nenoton ko kwondo ananbko chepyoset nemi kenyishek chebobkwen kwanyi kotagunot Kole kikotech gei en Sabet anan kotinye mungaroshek anan ko kitun Chito. Netinye chepkondok Ni koamun kwanyi komiten kebeberta ab ndegeit Nebo first class akinyoru Baishonik chebo Barak en. First-class komuche kolany Chito rumit nyin neineken en indekeit amatkoamda ak chi akeityi ki agetugul nemache en yoton

Eng yuu ogere kandoindet nebo kipagenge neo nebo lewenisiet iih ne notok ko Ezra Chiloba, Chiloba ko barnotiot neta komingin nekinyor boroindo kotelelji kipagenge nebo lewenisiet eng ngunon kotomo kenyor chito nekinomji boisiet Chiloba agot yetokomiten koyoe boisiet Yan tugul kigeni kegwai kandoindet age. Chiloba komiten ak mweshimiwa Oscar Sudi ne noton ko chorwet nebo laitotiat Arap Ruto koik kaborunet kole mokorek tugul iih kotuitos.

Bo kamanut mising iih keleta mat eng kokwotinwek cheterterjin kimnatet nebo stimet iih ko kikobunji kamanut mising iih amun eng ngunon ko momii boisiet nemuch keyai ko momii mukswoknotet, mukswoknotet koboisien tuguk cheu simoit iih television iih ago tuguchu tugul iih koboisien kimnatet nebo stimet. Kikegerjigen kele yon kobet stimet kotebtos bik kou yon kotelel sobet iih amun nekit boisionik tugul koboisien stimet nyumnyum keger kele konyor bik stimet .

Eng yu komii tuyet neimuch kekure seminar netesetai tuiyoni koimuch kobo kampunit anan kotinyekei ak somanet anan kotinye kei ak chametab kei nebo borto anan kotinye kei ak amitwokik anan kotinye kei ak somanet anan ko tuguk alak che terterchin. Ngomnotet ko naet ako kiy aketugul neitorchingei kimugulmet kosuldae konyolu kocheng ngomnotet korok ako ngomnotoni kobunu kanetisiet yekinet chito koruraksei akongatibit akemandae

Eng yuu ogere kandoik chebo serkali kondochin yatet nebo bandap tai nekikimuch kesuldaen eng emet boisionik chebo bandap tai Kobo kamanut mising eng emet iih ago kikoib serkali kakwautik chebo barak koger kole koityi boisionik bik cheterterjin iih cheu chebo ortinwek iih konyoiset iih korik chekororon iih ak boisionik alak cheterterjin. Kikocham serkali kobire pichaisiek iih akonde soet ye kayai boisionichu asikoalgen agobor kole koik kiy

En yu ko Kanai Chito agenge Kanai nekanyitot Weldon Arab Korir ne noton kotelenchin supreme court en oratinwek cheterterchin supreme court kotinye laiktoriat neoneon nenotok kandoik Chun alak ako Weldon Arab Korir koboto cheyae baishet en supreme court inendet ko kikonyir barainod kitik cheyechen mising akoyemi kaimutikkekurenbyi Nebo icheket tugun asikobit kuraa

Baishoni ko katuiyet ab gei Nebo bik cheterterchin ingoger. Baishoni ko kit netai nenyonen metit nyun ko kibagenge kikoib kakwautik serikali ak bik cheterterchin chekakosich baratet koib baraindo Nebo kokachin kanetet bik cheterterchin chemii mungaret anan ko bik chemakingei kotai mungaret anan ko bik chekitarchinbgei mekochi cherset asikobit komuch kosich kimnatet ak naet Nebo kochut mungaret amun mungaret komache naet

Achome mising baishoni baishoni konletaet ab Baishonik chebo serikali kobun muswaknatet cheyoen kambunit Nebo huduma center baishoni komache mutaet mising Chang bik chemi emet yeiwe huduma ichenge baishet konyalu imute mising anan imuste mising Ni koamun asikobit kweret Nebo Baishonik en oret anan imuste mising Ni koamun asikobit kweret Nebo Baishonik en oret nenyumnyum komache kebangan lainda sikobit keibchi chitugul ageger kele kakinaisechi vhekindoi

En Yu agere tuiyet Nebo kokwet kikeguren baraset tuiyet Nebo kokwet Koba kamanut mising en keger kele kakichul ngalek cheterterchin chekamach komasta akokon tayoshek en kokwet ageger kele kakinaisechi bik ab kokwet akoba baishoni cheleto serikali ak makutik chetinye serikali bik chik kosubegei ako ngalek ab chamet ab gei ak bandai tai yetuiyo bik ab kokwet kouni Ni kotareti kotar kaimuyik cheimi akonyor ngamnatet kosuldae ak temishet

Akeree temishet neboo chebololenik nenyalunot temishani ko kakiai eng oret ne ngerib komnyee komanguu kesutik komnyee chemii barak ngekolee konyaluu kelee kanyor keturek chekotoron cheboo nengoo

Eng yu akeere muswoknotet nebo rabiinik nebo paypal. Muswoknotoni ko kampunit nebo emet nebo Amerika ako kikichob asikoomuch kotoret biik kosuldae mung'areshek cheterterchin chebo simoit. Chepkondok chekikonori eng akaunt ini komitei eng Dollors. Ngomech chito koboisie chepkondochu konyolu koonem kobwa wallet ninyi nebo chepkondok cheimuch keboisie. Iyanat boisiet nebo muswoknotoni eng emotinwek tugul mising ko eng kampunishek cheechen chekikoyan lipanet nebo Paypal.

Ngoker baishoni akeree nyalilda nemii barak missing akere lakok chemii ngony chenyoree somanet kobun bik che echen eng bichuu aeng ko chumbuek kikokongei koiitich somanet koratinwek che takomii ngony missing

Baishet neboo kabatishet kobaa kamanut missing eng kokwet akot komebatis chito missing kobaa kamanut koker chichi kolee kacheng kabungut nekolee ngweg alishen neboo ngweg ko manyumnyum missing ne kangerigitu ngweg ko tindoi

Eng yu akeere biik chemite ofisishek chebo KRA chemitei korutochin mornok cheterterchin asikobiit konyor toretet eng tuguk cheiimi. KRA kotinye mornok cheterterchin ako kila mornet kjoborie kiit neter. Ni ko koborunet kole yenyor chito kaimutioet akobo kiit netiome kosuldae konyumnyum koker chichi kole karutochi ofisishek chebo KRA asikomuuch konyor toretet amatkoimak mising.

Boisioni ko temisiet nebo bandek. Eng kokwenyu ko takomi ng'ony biik ako kikoonam koboisie ortinwek chebo kipgaa kosuldae boisioni. Yekipoti mbaret ko takoboisie biik eut ako chetinye mbaronik cheechen chekiruiyo koimuch koboisie eik. Yekikolse keboisie kora eut kepute anan ko kepete mutaroishek akeepal keringonik. Semberishet kora keoe eunek ako imuch kesuut ak kerichek. Butisiet keboisie eut kora.

Eng iman ko yekokotestai koba kenyisiek ko kokotestai kobiit walet eng ripset nebo kiagik. Eng betusiek chebo keny ko kikiboisie keweet anan ko akwet kebae kiagik. Kichang kiagik ako kibo kipgaa. Kiipkiyoki atya tait koskole anyikekerji bii. Eng betusiechu ko kikonaam biik boisiet nebo kiagik nekitekyin koot. Kiagik chekiboe kobo keswek chebo barak akeipchin amitwogik kobwa yoto.